Nĩgwo gwĩka ũndũ ũyũ , ũrabatarania ũkorwo wĩ mũndũ mũtheru, na ũharĩrie irio ciaku na njĩra ya ũtheru mũno, nĩgetha gũtigĩrĩra arĩa ũrahe irio ciaku , matina rwara kana gũkorwo na thĩna wa nda , nĩ ũndũ wa kumana na gĩko gĩaku, warĩkia gũthera ona irio ciaku ũtigĩrĩre nacio nĩ kũrĩa ũracirugĩra okorwo nĩ thaburia icio nĩ ũcithambĩtie wega, na indo iria ũkũgaĩra irio ciaku ciahĩa, ũtigĩrĩre nĩwacithambia wega , nĩwacihura wega , citirĩ na maaĩ mau ,ũkũrĩkĩtie gũthambia nacio.

Hĩndĩ ĩmwe nĩ ndarĩ na mũcemanio, na ndacamanagia na arata akwa, arata twathomaga nao cukuru na nĩ twaikarĩte kahinda kanene tũtonanĩte, kũgwo nĩtwathire gũacamania na tũkĩona arĩ wega tũtikacemanie kwa mũndũ mũciĩ, kũgwo njĩra ĩrĩa twarĩ nayo njega yagũcemania twonire nĩ gũcemania nyũmba-inĩ ya kũrĩa kana hoteri-inĩ, na nĩ twathurire nyũmba ĩmwe yonekaga ĩ ya gĩkĩro kĩa igũrũ, a ngĩthiĩ kũu nĩndetigĩraga, nĩ ndarĩ na guoya nĩ ũndũ wa kũrora ũrĩa kũndũ kũu kwa hanaga ngona nĩ kũndũ kũngĩ korwo gwĩ kwa goro mũno, na ngetigĩra hihi ndigathiĩ heo ũtungata ũtarĩ mwega, kana ũtugata nguona ndũnaiganana na mbeca ciakwa, no hĩndĩ ĩrĩa ndathire kũu nĩndamũkĩrire ũtungata wa gĩkĩro kĩa igũrũ mũno, nginya ngĩriganĩrwo nĩ mbeca iria ndarĩhagio nyingĩ, ngĩona nĩndacagũrĩte kũndũ kwega, nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio, nĩ ndendire kũndũ kũu mũno.

Ũndũ ũrĩa ũkaga hakiri-inĩ ciakwa maita maingĩ rĩrĩa ndona ũũ, nĩ ũhoro wĩgiĩ ũgima mwega wa mũingĩ, tondũ andũ aya , nĩo mkoragwo metĩkĩtio kana maheto wĩra ũcio wakũrora atĩ indo cirathondekwo angĩkorwo mũno mũno nĩ indo cia kũrĩo, nĩcikinyaniĩrie ikĩro ciothe iria cibatiĩ gũkorwo ciĩ nacio, nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ mũndũ o wothe ũngĩkorwo akĩhũthĩra indo icio, no akorwo atarĩ ũgwati-inĩ, ũgwo ngeciria hihi ũngĩkora andũ arĩa me kũndũ gũkũ matarĩ na ũkinyanĩru ũrĩa ũbatiĩ, ũkore atĩ nĩ andũ mangĩhakwo nĩgetha kuuga he kĩndũ kĩega na hĩndi ĩyo ti kiega, ngeciria ũhoro wa ũgima mwega wa mũingĩ ũrĩa andũ mangĩkorwo makĩrwara nĩ ũndũ wa kũrĩa kĩndũ kĩu andũ aya magĩtĩkĩra gũkorwo atĩ no mahakwo na marute wĩra wao ũrĩa gũtagĩrĩire.

Gwĩka ũndũ ũyũ ũmenyo ũrĩa ũrabatarania gũkorwo wĩnagwo nĩ ũmenyo wa ũrĩmi , gũkorwo ũkĩmenya mũmera ũrĩa ũrahanda, ũbatiĩ gũkorwo ũkĩhandwo ihinda rĩrĩkũ rĩa mwaka, na mũmera ũcio ũbatiĩ gũkorwo ũgĩikara mũgũnda ihinda rĩigana atĩa , nĩgetha ũkorwo atĩ nĩ ũrĩkĩtie gũkũra, na indo iria ũngĩkorwo ũgĩbatarania ũkorwo ũgĩka ũndũ ũyũ, kĩa mbere nĩgũkorwo wĩna gĩcunjĩ kĩa mũgũnda kĩrĩa ũngĩkorwo ũkĩhandĩra, nĩ ũbatiĩ gũkorwo wĩna kĩndũ kĩngĩ kĩrĩa nĩ thumu ũrĩa ũngĩkorwo ũkĩhũthĩra mũgũnda-inĩ waku , nĩgetha gũtigĩrĩra tĩri waku wĩna ũnoru wa kũigana wa gũkorwo ũgĩkũria mũmera ũcio, kĩndũ kĩngĩ nĩ ũbatiĩ gũkorwo wĩna indo cia kũrĩma , okorwo nĩ macembe ũkorwo wĩna mo , nĩgetha ũtigĩrĩrie atĩ nĩwahota gũkorwo ũkĩrĩmĩra mĩmera yaku, nĩwahota gũkorwo ũgĩtigĩrĩra atĩ ndĩrĩ na ria, nĩyakũra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, ũndũ ũyũ wĩkagwo hĩndĩ ĩrĩa irio ciarĩkia kũgethwo mĩgũnda-inĩ, na nĩ mũrenda gũkorwo mũkĩharĩria mũgũnda ũcio, nĩgetha mũkorwo mũkĩhanda irio ingĩ , kũgwo ũndũ wa mbere , kana maita maingĩ andũ arĩa mekaga ũndũ ũyũ nĩ andũ arĩa mena mĩgũnda mĩnene, tondũ kaingĩ andũ mena tũmĩgũnda tũnini, nĩmakoragwo makĩhũthĩra o macembe gũcimba mĩgũnda yao, matikoragwo kaingĩ makĩhũthĩra matinga, no mũndũ wĩna mũgũnda mũnene ũngĩoya andũ ihinda inene gũkorwo makĩũcimba na macembe, acio nĩo kaingĩ makoragwo makĩhũthĩra itinga gũcimba mũgũnda wao.

Hena maũndũ merĩ mokaga meciria-inĩ makwa rĩrĩa ndona ũũ , na ũndũ wa mbere nĩ ũndũ mwega , na ũndũ wa kerĩ nĩ ũndũ mũrũ, wa mbere ũcio mwega nĩ atĩ, nĩndĩciragia ũhoro wa mũrĩmi ũrĩkĩtie gwetha, kwenja ndemu mũgũnda-inĩ wake, na ngona wega ũrĩa ĩngĩkorwo ĩkĩmwĩka, nĩkũhota kũrĩma irio ciake ona hĩndĩ ĩrĩa kwĩna riũa, tondũ no ahote gũkorwo agĩitĩrĩria irio ciake maaĩ , kũgwo ndangĩkorwo agĩbatara gũtinda agĩeterera o rĩrĩa mbura ĩkaura, ũndũ wa kerĩ, ingĩona ũndũ ta ũyũ nĩ ndĩciragia ũhoro wĩgiĩ kũgitĩra mĩoyo , tondũ ta rĩu ũngĩrora haha ndemu ĩno ndĩthondekeirwo rũgiri rũrĩa rũmĩrigĩcĩirie , kũgwo no ĩkorwo ĩ ũgwati mũnene, mũno mũno kũrĩ mũndũ ũrĩa ũtoĩ ndemu ĩyo ĩ hau, kũgwo kwanja ũngĩkorwo angĩkorwo nĩ ciana. ciana nocikorwo ciĩ ũgwati-inĩ mũnene wa kũgua ndemu-inĩ ĩno, kũgwo mũndũ wĩna kĩndũ ta gĩkĩ nĩ abatiĩ gũkorwo amĩrigicĩirie ũndũ mũndũ atangĩgua handũ hau raithi.

Aya nĩ andũ me mũgũnda , maraharĩria mũgũnda wao nĩ ũndũ wa kĩmera kĩrĩa mathiĩte kũingĩra, na nĩ maroneka nĩ andũ mena kĩo mũno, marokire wĩra-inĩ mũgũnda wao nĩgetha gũtigĩrĩra nĩmona nĩmaharĩria mĩgũnda yao gũkorwo ĩkĩmarutĩra irio , na nĩ maroneka nĩ macereirwo nĩ ageni , ageni arĩa moka mũciĩ magamaga mamenya tondũ nĩ andũ me kĩo no nginya makorwo me mũgũnda , na ageni aya moka nginya mũgũnda marĩ ona mĩhuko yao mamĩkuĩte ona mũgongo , kũgwo nĩmarakĩoneka nĩ mamareheire kanyamũ, tondũ mĩhuko ĩyo nĩ ĩroneka nĩ ĩihũrĩte biu.

Gwĩka ũndũ ũyũ nĩkũrĩ bata, tondũ hĩndĩ ĩrĩa warĩkia gwĩka ũguo ũngĩkorwo wĩna gacunjĩ kanini ka mũgũnda na ndũrĩ na mũgũnda ũiganĩte gũkorwo ũkĩhanda o kĩndũ gĩcunjĩ gĩakĩo gĩ ika, no ũkorwo ũkĩrĩma irio nyingĩ ũrĩ o na gacunjĩ o kau gaku kanini, hĩndĩ ĩrĩa warĩkia gũcitukania mũgũnda ũmwe, na ũgakorwo ũgĩkorwo atĩ hĩndĩ ĩrĩa ũrenda kũruga ndũrabatara gũtinda ũgĩthiĩ gwetha indo imwe atĩ tondũ ndũrĩ nacio, gĩtũmi nĩ atĩ nĩ ũhandĩte ciothe mũgũnda waku. Na gĩtũmi kĩngĩ kĩega gĩa gũkorwo ũkĩhanda irio ciaku ũũ, nĩ gũkorwo atĩ ndũkoragwo ũgĩbatarania kũhũra ndawa mũgũnda waku mũno, tondũ hĩndĩ ĩrĩa warĩkia gũtukania irio ũguo, nĩ kũrĩ tũtambi tũtendete gũkorwo tũgĩikara irio-inĩ mũthemba ũmwe, na angĩkorwo mũthemba ũcio wa irio nĩũhandĩte hau nĩũgũkorwo ũkĩgitĩra nginya irio icio ingĩ gũkorwo cikĩrĩyo nĩ tũtambi.

Ũngĩringithania mbei ĩrĩa matatũ cia mũingĩ cikoragwo cikĩrĩhia, na ĩrĩa taxi cikoragwo cikĩrĩhia, nĩ ikoragwo ina tofauti na ũkona atĩ matatũ nĩ cikoragwo cikĩrĩhia raithi mũno, na taxi nĩ cikoragwo cikĩrĩhia goro mũno, koguo nĩgetha kũhũthĩra mbeca nini kana kũgiria niĩ ngorwo ngĩhũthĩra mbeca nyingĩ , nĩ nyonaga arĩ wega ngĩthiĩ na matatũ gũkĩra gũkorwo ũgĩetha taxi, na ũndũ ũngĩ nĩ atĩ matatũ nĩcikoragwo ci nyingĩ bara-inĩ, kũgwo rĩrĩa ũrenda gũthiĩ ndũngĩkorwo ũkĩgiĩka mũno gwetha matatũ, no taxi citikoragwo ciĩ nyingĩ kũgwo rĩngĩ no ĩkuoe kahinda ga gweterera ĩkinye ũkĩringithania na matatũ.

Hĩndĩ ĩrĩa ndĩrathiĩ wĩra, nyumaga mũciĩ ngagera gabara kanini gakorwo o haha haitũ , gathondeketwo na gũitwo mahiga, ngathiĩ nako nginya kũrĩa njoyagĩra ngari cia matatũ, kũrĩa gũkoragwo kwĩna bara njega ĩthondeketwo ya rami, ndoya ngari ĩyo nĩ ĩnguaga ĩkajiga nginya hakuhĩ na wĩra-inĩ wakwa, na kuma hau nĩho njokaga ngaigĩra gacĩra kanini gathondeketwo na tũmahiga , gacĩra kanini gakũgerwo nĩ andũ, karĩa kandwaraga nginya wĩra-inĩ wakwa.